Tijni konyo nyithindo manyiri, manie skunde to gi manie miere mochando. Ka itero negi gi gige kony kama to, ginyalo konyore go. Koro ka ochopo giko dwe, magi dhi e dwe kamano, to ginyalo yudo gik magikonyore go, kendo makonyo gi kabisa nikech jonyuol moko ok nyal nyiew gigi. Sama imiyo gi gigi kama be imiyo gi puonjruok, kendo imiyo gi jipo. Koro mano konyo nyithindo manyiri kabisa